Mae en kendo to gimachielo minyalo tiyogodo mopogre gi kendo en jiko, pressure cooker, electric cooker, gas cooker, stove kata mana pressure cooker.